ore eniko kuna apps enkisuma, etii anaa youtube, etii anaa chatgpt, etii ana google. ore eneiko kuna apps naa, keretu nkera misumata tenkoitoi sidai, eretu sii lelo malimuni misumata eitumia wahindi tenkoitoi osabu, itum sii kuna, calculators naret inkera misumata esidai. etii sii kuna google classrooms keret inkera menotito notes sidan.

ore eneikoni tenereti kulo tung'anak naa kelikini ninche ,esidano ashu eretoto nayau enkwatata etedekenya, aa nchere ore enkwatata etedekenya naa keeta ,keyau biotisho tiatua osesen naa keret irubat ooseseni aa iloik lootii atu iseseni. neret sii oltungani too damunot enyenak, keitisidan sii idamunot oltungani ata oltungani too, keret idamunot enyanak metorikinoyu ibaa torok duo naataasate too kulie saai too kulie katitin. neeku ore Kuna tokitin naa, tenereti ore eneikoni tenereti oladuoo tungani, naa kelekini ajo kainyioo faida enkwatata etedekenya.

Entawuo, supa dii oleng, kanyoo imir ena ena toki ino nimirita tene wueji, iyia iyia entawuo ai, supa dii oleng, kanyoo imir ena toki ino nigira amir tene wueji, kebaa iropiani nipik, iyia entawuo ai, kebaa iropiani enatoki ino nigira amir tenewueji, kejaa ninye enkop inyi? Aisidan, keserian pookin? Kanyoo, amaa ena kiteng' nimirta, iropiani aja ipik amu kadolita ajo kepir naa sidai?

Ore teniyieu nitum pasport tiatua olkerenket eeeh le kisumu naa kidimayu piilo huduma huduma centre tiatua ilo kerenket lee kaunti eeeh kisumu nailo alaatumore lelo tung'anak sii ooretisho tiatua ina huduma centre. orake tibaa tinilo huduma centre naain'dim anoto aah ina pasport naa ekinchori ake tooropiani, arashuu tenkoitoi eleleko oleng tenibaya atua huduma centre

Supa oleng' kastoma. Ore ele sinkirri lamirita tenewueji naa, osinkirri likiret ah tenkoitoi sidai oleng'. Teninya ele sinkirri na, ekiret iyie makeon ah tiatua enkoitoi odamunot, tiatua si enkoitoi osesen lino, kitobirr si osesen, nitobir si ah pooki toki. Ore pooki rubat osesen, tenaa iloik, kitobirr. Tenaa elukunya ino, kitobirr si nitaa oltung'ani si ng'en. Metaa ore ntokitin nidamu, nidamu tesidai. Neeku ore ake pe inyang'u ele sinkirri, naidol ajo iyaku oltung'ani odupoyu. Tenaa tiatu biotisho ino, naidupoyu si. Amu ore ele sinkirri, na sidai oleng' tiatua osesen lino.

ministry aaah eeh biyotisho, ore ministry ,ore ministry eeh biyotisho naa keeta esiai sapuk oleng tooltung'anak lolosho kenya aah nchere ore taata aah esiai eeh biyotisho tolosho le kenya, naa kejitoi aaah kishughulikia esiai ebiyotisho ena toki naji SHA ashu SHIF. Ore tenijalo too tiatua nkauntini eeh kenya naa nchere aah kejito iltung'ak kumok oleng meesisho enasiai eeh SHIF tiatua sii iltung'anak le kenya, neeku ore ministry eeh biyotisho naa kegira aasujaa kuna baa oleng teguton aajo meesisho ashu keesisho. Neeku ore ministry eeh biyotisho naa keeta esiai sapuk oleng tiatua ltung'anak lolosho le kenya

tenijur ena rishata ,teknologia too darasani ena rishata naa nchere, ore teknologia neshoo oleng metaa, ore ibaa pookin enkisuma naa keesi, tiatua enkoitoi naji online ore online naa enkisuma naa itum oltungani tiatua enkop e internet aa nchere ore ormalimui lino naa inining' ake ashu igerisho ninye iyie oltungani. intokitin naa iger ake tiatua imashinini kake meyie oitoki aibung' enkalamu aigerisho, nimintoki siii atum ormalimui likilotu aisum tedarasa kake itum enkisuma.

ore ibaa naanare neyiolou eton eitu ibol account naa nchere kaji itumie ashu kaa siai ena niata oltung'ani nikidim atipikaki kuna ropiyiani ebene, ashu ena account ashu nitipika naa metaaa kikeno. amaa kebaa naaji iropiyiani nidim atipika, too nkolong'i pookin, ashu ean olong' ometabau kenya enkolong' nikibolokini enaduoo account. neeku ore oltungani kishaa niyiolou, ajo kebaa iropiyiani ashu kaji itumie kuna ropiyiani tena oitoi, tenaa iropiyiani naabaya inkalusuni imiet ashu, ashu inkalusuni ile.

ore ilomon oingua inkwapi sapukin okerenket naa iloonguaa orkerenket le vietnam ore vietnam naa olosho loo nkwapi loo iloibor. naa ore ilomon ogirae taata aimaki naa lomon le selenkei nabo naing'uaaa olosho le kenya. naata apa irkeek oitemerisho, oooji cocaine irkiloi aree ompointi naara imiet enapita.

eeta isipitalini kutitik register najurie iltung'anak oing'uaa ewweei neje, nchere etaasa ejurore tiatua lelo tung'anak, too mbaa ebaare, naa ibaa e sipiitali too kuna bukui kutitik eesakita kulo tunganak ibaa pookin.

ore tempuroto oo nkishu, netipikaki barakinoto enaare. egirae aetukuj iloshon peyiee, ibung'a, nening'o sii, pee epali empurore. ore sii too kulie baa naataasaki nchere, ore isikarini kumok lolosho le kenya ,netipikaki irpolosien, pee eret iloshon oloshon pee epal empurore, ore tenda oitoi oo nkishu naaa pee menya ing'uesi netipikaki taata ena wire ositima, naikenoo kuna wueitin naamanya ng'uesin, nchere meetae inguesin naapuo aitanyama ilaramatak.

Kaanyor oleng aininin'go aah ilomon le enkutuk e maa. Kaanyor oleng, na ore enaiko paa tunyorro oleng na aininin'go ilomon naa enkutuk ee maa, na nchere kemeelook oleng na nkutuk sii natuum anutabarakino asharu sii anaioto kulo ilomon te nkotei sii naleku oleng, naa te nkotei sidai oleng. Nchere aa kaininik ajo ore lekaya ole kaki. Kore enkutuk e kimaasai asho nkutuk e maa naa etuum naado rorei na nkutuk oleng asho taado ilomon te nkutuk oleng etuu itoki iltung'ani atuum aah ungumu ajo aremaa taado ilomon neeku aah kelelek oleng eninin'go sii e maa tenanu oleng.

Kenare neas pooki tung'ani esiai enye, neas esiai tenyorata, aa ias oltung'ani enaduo siai amu inyor ataasa. Nibung'ai ore teneas oltung'ani enkai, neas oltung'ani ena kai nidol ajo ore enaduo aji naa keaku naa meitokini atum enkito malalamishi Aa keaku etaasa oltung'ani enchoto enye, neas oltung'ani enkai shoto enye tenyorata neaku ore laduo tung'ana, nenyora tenaduo aji. Meitokini atum enkimalimal ashu etumi imbaa nagoli nawuonu tenaduo aji etonyorate laduo tung'ana, nening'o sii neaku iltung'ana lo sotua neaku keasisho tenaduo aji eitu eitoki atum kulie baa nagoli.

olamirani, ore duo oshi etaa kayewuo nainyiang'u enkurma enkano, naata duo kuna ropiyiani esiana naje, kake ore amu kuna ropiyiani duo eishaa natalaa teda kurma kaji pasa aas amu eitu duo kirinyoki, iropiyiani naa telekutua, kaaomunu taa naai naaji pee isujaa osabu lino, nikiliki tenaa kebaa duo iropiyiani duo naashukunye, naa pee kitum atushukoki amu eitu duo kishukoki ena duo kata.

woore enidol entumoto oosipitalini tiatua kuna muruan na kuti oleng' njere wore sipitalini tiatua ilmaasai itu edupayu oleng, wore maendeleo eton itu elo atua laramatak eton etii esiana osipitalini abori tiatua ilmaasai, wore nabaye nakishaa pedol sirkali pekuu sii wore enkaji olmaasani neaku itu emenari metaa ene tembaye ibiotisho nedoli sinije arashu epiki sipitalini nena rubat. Eton etii abori oleng' entumoto osipitalini tmeurua nikimanya

Ore enkiremore onkolong'i apa natulusoitie, na kejo apa aaku kiti oleng' na ketii faida oleng'. Njere, ah ore apa enturore eapa na kejo apa aaku metii entoki naijo oltinka. Metii ntokitin ekisasa. Metii irkeek apa lopiki ah apik metara kuna kulo dudui lonya idaikin. Ore apa tiapa, na meetae apa enkiremore ashu a ena technology etaata. Ore te taata, na ore technology netejo si aret enkiremore inata peeku keeta dupoto oleng' alang' ah enkiremore onkolong'i apa natulusoitie.